Mae en kilas ma isome kompyuta. Ka irango maber, japuonjre ka japuonjre e mbele ne ni kod kompyuta mare. Nitiere monitor, nitiere keyboard, mouse ka achiel kod giko mamoko mang'eny ma itiyo godo. Ka irango japuonjre ka japuonjre, en kod otas kod kalam el lwete. Nenore maber ni, ma ochung' kae ni en japuonjgi, manyisogi yore ma onegi bedni giluwo makare, mar puonjruok kendo mar ng'eyo, gigo ma ber mar tiyo gi kompyutas gi eki kelonwa. Ka irango maber, nenore ni japuonjni endi, nyiso nyithindogi, aluwa ma onego bedni giluwo e yore maber mar tiyo gi kompyutas gi eki. Jopuonjregi eki bende, nenore ni ndiko gigo ma iwachonegi kod japuonjgi ni, kaluwore ni ng'ato ka ng'ato mani kar kaendi, moko ndiko to moko bende ochiko itgi maler, kawinjo gino ma bende japuonjgi wachonegi, bang' mondo omi, bang' mano, gibro yudo kaka gitiyo kod kompyutas gi e yo mayom. Gi mabiro e pacha, kaneno gini en ni, kompyuta sani osebedo yo manyien kata lony manyasani, ma itiyo godo e somo. Ma emomiyo, ng'eny sikunde keto kuonde mag tiegruok mitiye gi kompyutas gi eki mondo somo odhi nyime makare.